Ei oda, achoko ga yugi kamoro achiel e gir choko yugi. Koro kasechoko gi, to ayiero mag, yugi mag, kaka samoro kang'ado nyanya gik ma agolo e nyanya no, kata kang'ado otungo gige otungu, kata kang'ado alot gige alot go. Aketo gige alot kod gige nyanya kitungu go aketo kamoro achiel, to gige kalatese kendo achak aketo kamoro achiel. Koro mag kalatese gi tawang'o, to gige nyanya otungu kod alot takete tawito e puodho. Mano kaka achoko yugi.

Asetemo nyiepo mar mbui to kapime kod nyiepo mar aching', aneno ni nyiepo mar mbui ber nikech e mbui anyalo ng'iyo gigo madwaro nyiewo ka an e ot seche madwaro bed ni gokinyi, gotieno kata odiochieng'. To nyiepo mar aching', nyaka adhie kuonde miuse miuseno to ok yawe nyaka gotieno koro adhi mana odiochieng' to seche moko be gokinyi pokoyawe. Nyiepo e mbui nigi gik mang'eny mang'ato nyalo yiero moloyo nyiepo mar aching' kendo, nyiepo e mbui inyaloo inyalo ng'ad nengo kata bei to kinyiepo e aching' tek mondo ong'adni nengo bende nyiepo e mbui kao seche matin kopim gi nyiepo aching'. Nyiepo e mbui miyo pogo mich ne osiepeni kata joot bedo mayot moloyo kipimo kod nyiepo mar aching' ok yot pogo mich ne osiepeni. Mogik en ni inyalo pimo e yoo mayot nengo kod weche duto mag gik miuso e mbui kitiyo mana gi tudruok matin to nyiepo e aching' nyaka iwuoth kuonde miuse eki

Achiel kuom gigo makelo lweny e ot en ka ji ok wuo maber. Inyalo yudo ni ng'ato ling' kata ng'ato ka wuoyo wacho weche malit ne jowadgi. To mae nyalo kelo lweny. Mar ariyo en wach omenda. Kama ng'ato neno ni otemo tiyo kod omenda maber, to wadgi tiyo kod omenda e yo marach, ok orit gik moko kata oketho gik moko. Moro en wach dinde. Ji nigi dinde mopogore opogore, to ng'ato nyalo bedo ni ok oyie gi puonj mag dinde dind owadgi kata nyawadgi. Koro mae nyalo kelo lweny e kind ji. Moro en lweny e kind jo ma okendre. Koro joma okendore okwinjre gi kaka gidwaro rito nyithindgi. Ng'ato neno ni ondik jatich kata oter nyathi mondo orit gi dani, to wadgi neno ni gin ma onego gipir nyithindgi. Moro en ni ji okwinjre e seche pogo tich. Ng'ato neno ni omiye tich mang'eny to wadgi omi tich matin. Mogik en ywaruok e kind owete gi nyimine. Ng'ato nigi nyiego e kind owete gi nyimine. Koro mae nyalo kelo lweny.

Ayie pimo nu kaka atimo ga tije na mag dala kaka min dala. Mokuongo, ka achiew ga gokinyi sa apar gi achiel mar okinyi. Aiko nyithinda mondo odhi sikul. Kaseiko gi to aketo negi chiemo ma gibiro ting'o kata ma gibo chamo ka gidhie sikul. Akowo gi nyaka e ndara, to ka giseidho nyamburko taduogo dala. Kaduogo, aluoko oda to aluoko sende. Bang' mano tadhi e puodho apuro, kata adoyo puotha no. Puro no akao ga kata seche ariyo. Bang' mano, to aduogo dala, atedo chiemo mar odiochieng'. Achiemo, tayueyo matin. Kaseyueyo, taluoko lewni ka nitiere molil. Kasetieko, taluokora, ayueyo matin karito nyithindo mondo oa sikul. Kagiseduogo, giluokore to atedo ne gi chiemo ma gotieno. Bang' mano, wachiemo to wadhi nindo.

Tijni nikod nengo e alwora wa nikech tijni e ma konyo nyithindo ma nyiri e somo. Tijni konyo nyiri e miyo gi buge kata kalembe kata chudo ne gi pesa kata omenda e sikunde sama mondo gisom. Kendo tijni ka nyathi ma nyako otimo class aboro tokalo maber, tijni e ma miyo gi omenda ma ginyalo chulo e sikunde mag sekondari, kendo ka nyako no otimo maber e sikund sekondari, tij ni ema mako gi kendo chudo ne gi e sikunde mag mbalariany.

Achiel kuom yore mantie mag yudo teko mach mag tedo egweng'wa en tiyo kod yien. Egweng'wa wamanyoga yiende motwo ema konyowa e tedo. En mana ni seche moko yien kelo iro mang'eny, to yudo yiende mamoko piyo piyo ok yot. Yo mar ariyo en tiyo kod maka kod jiko. Koro mondo iti gi jiko nyaka ibed gi maka kata mondo iti gi maka nyaka ibed gi jiko. Makani ilosoga kuom yiende mapok otuo maber. Iwang'ogi to nitie kaka iumogi e lowo. To giwang' gibedo maka, ema koro itiyo godo. To mondo iti gi jiko, nyaka iyaw dhoot kata dirisa mondo kik uthung're. Yo moro en tiyo kod gas, ma eyo manyasani kendo oyot. Inyiewo anyiewa gas to tedone yot, otedo piyo to ok okel iro.

An ahero nyiepo mar mbui. Nyiepo e mbui kao seche matin kopim gi nyiepo mar mag edukni mag gwenge. Kendo nyiepo e mbui, kanyiepo e mbui anyalo nyiewo gigo madwaro nyiewo ka an e ot, seche ma adwaro, bedni gokinyi, gotieno kata odiochieng'. To nyiepo e dukni mantiere e gwenge, dwaro mana ni inyiep odiochieng'. Inyalo dhi gokinyi ahinya tiyudo ka pok giyepo. To bende gotieno, giloro ga chon. Nyiepo e mbui nigi gik mang'eny ma ng'ato nyalo yiero moloyo nyiepo e duka. Kendo, kanyiepo e mbui inyalo ng'adna nengo moloyo kanyiepo e dukni. Onge, nitiere dukni achiel achiel mang'ado ni manyalo ng'ado ni bei. Ng'enygi to okyot mondo ong'ad ni bei. Bende, kanyiepo e mbui anyalo pimo e yo mayot nengo kod weche duto mag gik miuso e mbui katiyo mana gi tudruok matin. To nyiepo e dukni, nyaka adhi kanyo koka apim nengo mag gik miuso.

Ahero tijni nikech bedo gi tijni nyiso ni an matelo ne wach ngima maber e piny kenya. An ma aloso yore mag thieth mag kod rito ler mar oganda kendo rito ngima ma jomodak e aluorawa. Ahero tijni bende nikech an mang'iyo kaka yedhe chopo ne jii e osiptende. Mae konyo mondo jii kik tho ne tuoche nikech gionge yedhe . An mawuotho e piny kang'iyo kaka osiptende chalo kendo ka nitiere monego olos an mawacho ne ker ni idwaro omenda marom nade mondo olos godo osiptende monego olosi.

Nitiere mor tedo ariyo, lita adek siling aluf achiel gi prangwen, chumbi mar siling pradek, sos molos gi nyanya mongere gi dho ngere ni tomato sauce, mar siling praboro ga bich, nitiere packet mar royco, siling praboro gabich, nitiere gir budo lweni mongere gi dh ngere ni jik, siling mia achiel, nitier sabund luok miluongo ni dettol ariyo, siling mia achie kod prangwen, nitiere gir luoko lewni mamiyo lewni nigi tik maber, achiel, siling mia riyo gi prochiko. Nitiere majan achiel siling mia riyo gi prangwen kod abich, nitiere gir ruwo chai mar chocolate ariyo, siling mia achiel kod apar to mogik nitie yadh rudho lak achiel, siling mia achiel kod prariyo

Mae en kambi miluongo ni KCC gi dho ngere. En kambi mar loso chak kod cream. Kaka jalos chak machon kendo maduong' gi moloyo e Africa ma Ugwe kod Madiere. Ohala maduong mar KICC oriwo yudo chak maok opuodhi maber ahinya, ma bang'e iloso kendo iloko e ohala kaka chak. Kendo chakre puodho nyaka chupa. Chak mar KCC nigi sunga kuom kit olembe mag chak mabeyo moriwo chak manyien, mo , cheese, chak manigi ndhadhu kod maonge ndhadhu. Chak mochwer kod chak mopuodhi molos mondo omakre gi dwaro mar pinywa mani gi dongruok mapiyo. Gigewa mag loso chak ma osetimnegi lokruok maduong' mar siling' bilion achiel osemiyo riwruoge omedo dongo ahinya e pinywa kae.

Aparo ndalo mane Moi ne en Ker mar Kenya. Nokelo chenro mag miyo nyithi sikul chak e sikunde. Mae ne jiwo nyithindo mondo odhi sikul pile ka pile ka giparo ni gibo madho chak. Mar ariyo, aparo yiero mar higa gana ariyo kod abiryo. Mae mane en ker Mwai Kibaki nokao telo e piny Kenya, to ng'ama ne luwe e yiero ne en Raila Odinga. Ji nogore ahinya kendo ji mang'eny nothoo nikech ok ne giyie gi duoko mar ombulu, ni Railo ok nokao telo. Jotelo mag kwe e piny mong'ere ni United Nations ne ooro Kofi Annan mondo obi okel kwe. Negimiyo Raila telo mar bed ng'at mar ariyo e sirkal mong'ere gi dho ngere ni Prime minister to Kibaki nobedo ker. Mogik, aparo ndalo mane William Ruto ne ker mar Kenya. Bang' ka ne osesom bajet mar piny, ji ok noyie kode. Mae nomiyo rowere mag Gen Z ong'anyo ma ne owit bajed ni oko.

Ka pok idhi e duka, tim nonro mar bech chumbi e dukni mamoko mondo ing'e nengo ne. Bende ng'e ni inyalo chulo nengo marom nade. Wuo gi jauso e yo mamuol kipenje nengo mar chumbi. Kik iwuo kode kagima idwaro chako dhao kode. Nyise omenda ma in godo minyalo golo. Ka jauso otamore, ni oknyalre, winj pache e yo mamuol ne gima omiyo ok onyal duoko nengo piny. Ikri timo lokruok madwarore. Bende kotamore, inyalo dhi e duka moro to ka jauso oneno ni iwuok idhi, onyalo luongi tous ni chumbi e nengo midwaro.

Achiel kuom pek ma ji romo godo sama gitimo ohala e kaonti mara en omenda. Ji nigi chandruok mar yudo omenda mar chako ohala kata medo ohala. Mar ariyo en ni bech gik moko medore koro tek rito nengo gi gik moko e kinde ma nengo gik moko medore. Moro en chulo gowi nikech ka omenda onge, to chulo gowi tek. Moro en yudo jotije matiyo maber kendo jiwo gi mondo gibedi kik giwee tich. Moro en ni seche moko tek bedo gi winjruok maber gi ng'ato ma nyiepo kodi. Mogik, en ni, chopo dwaro mag jonyiewo kod gigo ma gigeno tek. Nikech ng'eyo kendo timo kaluwre gi lokruok ma jonyiewo dwaro.

Kuong ing'i gik mionge godo e ot. Ng'i gik marumo midwaro e ot, bas indik listi mar gigo midwaro nyiewo. Bang' ndiko, ng'i gik midwaro ahinya, tigol ma okochuno. Ndik nengo gi e bath gik midwaro misendiko e listi. Mae biro konyi e ng'eyo ni ibiro dwaro omenda marom nade e nyiepo. Ka nengo ni malo ahinya makalo omenda ma in godo, inyalo golo gik am ok dwarre ahinya. Bende ng'e ni gik midwaro ahinya ema indiko mokuongo mondo kik wii wil.

Gima kelo mor maneno kae en ni itedo chiemo. Kae ng'ani tedo chiemo e agulu kotiyo gi yien. Kendo otiyo gi royco e tedo. Joma chon e mane ohero tedo chiemo e agulu. Itiyo kod agulu e tedo chiemo kaka nyoyo kod chiemo mamoko. Bende inyalo ti kode e kano pi modho. Pi mokan e agulu ng'ich maber. Jo machon nohero tiyo kod agulu nikech negiyudore mapiyo kendo gibudho nikech okgikethre piyo.

Chiemoni nigi yore mang'eny milalo minyalo lose godo. Inyalo chiele, bule kata tede gi kado. An ahere kotede gi kado. Kidwaro tede gi kado nyaka ibed kod mo, mor tedo, otungu, nyanya, chumbi kod dania. Mokuongo chuak chiemo ma bed mayom. Kosebedo mayom to pi pod nitiere, inyalo thiwo pigno to ichiele gi mo. Bang' mano, med kitungu to iwe machiegi molokre marabuor, basto iket nyanya, med chumbi to iwe nyanya otore maber. Bang' mano med pi matin maen ithiwocha. To ium, iwe ochuakre dakika auchiel. Kosechuakre, inyalo bile, mondo ine kachumbi otuch kata kimedo matin. Bang' mano med dania mong'ad maber to iwe ochiegi gi dakika ariyo to igole. Inyalo chame gi kuon, ochele kata gi chapat.

Mondo ilos chiemo ni nyaka ibed gi pi, mok ruo nyuka kod skari. Ket pi okombe adek e sufria to iwe ochwakre maber. Ru mok nyuka gi pi mang'ich e njagi moro gi oluth kuon. Bang' ruwe, ole e pi manitiere e sufria mosechwakre tiru dakika ariyo, tiwe, tinuo kamano bang' dakika ariyo ariyo. Ka nyuka owuok maliw, kata opoto ahinya, chak iru mogo matin gi pi tiol e nyuka no. Ka oseruwore maber, med sukari moromo, kata kok ihero ga skari, okochuno ni nyaka imed, tiwe ochwakre gi dakika auchiel tigol. Kisegole, we okwe matin tiole okombe timadhi.

E simbi di kar oro pesa mong'ere gi dho ngere ni sim toolkit. Di kar Mpesa to iyier Lipa na Mpesa. Bang' mano, yier kar pochi la biashara tiket namba mar chudo. Di kar yie, mong'ere gi dho ngere ni okay. Bang' mano nying ng'ama ioro ne omenda ibiro kel, to kokel ng'ama onego bed ni ior ne pesa to di kar yie, gi dho ngere ni Yes. To ka ok okelo nying ng'ama nioro ne pesa, di kar tamruok, mong'ere ni No gi dho ngere tichak manyien kendo. Kodhi maber, rit message mar Mpesa manyiso ni ichudo.

Ji ohero tiyo kod Mpesa ahinya moloyo Airtel nikech Mpesa tiyo godo yot, kendo oyudore kuonde mang'eny ok mana e bombe to nyaka e delni. Mpesa nigi chenro mang'eny mabecho kaka fuliza ma konyo ji e sama ichudo to ionge omenda maromo. Gin gi joma nyalo konyi sama in gi chandruok kata kaka oro pesa ne ng'ama ok onego bed ni ioro ne. Ginyalo konyi e luwo pesa no. Bende anyalo nyiso jo airtel ni mondoo gimany omenda mang'eny kendo gimed jo ote nege manyalo konyo ji e kuonde mamoko. Jo airtel bende, onego olos chenro mag gi manyalo jiwo ji kaka fuliza makonyo ji sama gin gi chandruok.

Tiyo gi pesa e simu osekonyo nikech inyalo kano pesa e simu. To bende tiyo gi pesa e simu konyo e rito pesa mondo kik kwali e yo mayot. Okyot mondo jokuoge ong'e ni ikano pesa kata omenda e simu. Koro okginyal kwali, ka mana kiketo e bank e mayot mondo gikwali. Bende, tiyo gi pesa e simu konyo, inyalo nyiewo gik moko mayudore mabor kioro pesa. Ok ochuno ni nyaka idhi kuonde go koka inyiew gima idwaro. Ioro mana pesa e simu tiyudo gik miduaro go. Bende, kioro pesa ne ng'ato ma ok onego bed ni ioro ne, inyalo luwo e yo mayot mondo iyud pesa no.

Fuliza en chenro mar mpesa mamiyo jii gowi seche ma ionge gi omenda maromo kaluowore gi omenda mitiyo ga godo. Oyudore e yoo mayot ok en kaka gowi mag bengi. Mondo iti kode e ranyisi wawachni idwaro oro ne ng'ato siling alufu achiel to in mana gi siling mia abich . Ka in gi limit mar siling mia auchiel mar fuliza dhi kar oro pesa mong'ere gi dho ngere ni sim tool kit di kar oro pesa tiket namba mar ng'at midwa orone tidi yie mawacho gi dho ngere ni okay. Jo mpesa biro penji ka idwaro fuliza mondo omedni omenda . Kidwaro to di kar yie midendo ni yes gi dho ngere. Bang' mano gibro kelo ni nying ng'ama nidwa orone omenda ka en kare tibro diyo kar yie midendo gi dho ngere ni yes . Mpesa biro oroni message manyisi ni iseporo omenda ne ng'ama nidwaro to gibo nyisi gowi ma giseoli.

Mondo iket pesa e Mpesa, dhi ka jo ote safaricom, mayudore machiegni kodi kaka e duka. Nyise kit pesa midwaro keto e Mpesa timiye midwaro keto no. Obiro penji namba mar kipande kod namba simu. Chiw nembni go tirit message mar Mpesa mabiro nyisi ni iyudo omenda.